Teneturi ilmutaroni tiatua olchamba naa tenkaraki keisho enkare metobiko tiatua olchamba terishata naado.

teniu tenidol, teneiyieu niyiolou matumusi enkare tiatua olchampa te ndaa, naa tenidol intapukaa eina daa ajo kegira ailegea ashu tenetoyu sii ntapuka ina daa for example irpaek, impoosho, tenidol intapuka enche ajo keton ake aa ketoyio, ashu megira aabulu naa tayiolo ajo keyieu ilo shampa enkare. kake tenidol intapuk ipilipl nebulu aasioki naa kitayiolo naa yiook ajo ketii enkare naitosha ilo shampa.

Tenapaashari oreyiet le enkare tuatua inkulie wuejitin naa kegolu naa amu yiolo toonkulie wuejitin enaa enamanya nanu naa kegolu tenkaraki lelo reyieta egirai atumia anotie enkare ena teneesi ena irrigation. Kake tenepaashari kegolu naa amu meetai ewuaji nitoki kulo tung'anak atumie ena are haswa kulo tung'anak oomanya inkuapi nemeshaita enaa ake.

Yiolo, kulingana ena enkop natii nanu, na yiereta yiook kintegemea atumie enkare enkiremore ang'. Nayiolo naa enaikuni piminyalari, pitobirari enasiai enkiremore, na piteng'eni iltung'anak esiai. Pimitoki anang'aki ilchafuii atua enkare, amu ketii ilchafuii la ore ake pibukoki atua enkare, yiolo pintoki ajo aitumia inaare, neyau olchafu. Naa nepej nena tapuka, ninyal olchamba.

Iyiolo enkoitoi naaisul nabukokinyeki enkare olchamba lai naa ena naji drip irrigation ena naa ipik enkare atua elita paituroki enkop ewueji netii ine natii roots enyenak na tengaraki iyiolo sababu aisapuk na tengaraki iyiolo olchamba lai naa enkop nairowua etii anaa enaing'ua siinanu neaku iyiolo naamu keyiou enkare sapuk ina naji akee enkoitoiai apa natoduaajo kidim keishaikinore ilo shamba lai.

ore taa nanu enkoitoi natipika naa irmutaroni atipika sidai nanu atipika atua olchamba lai , nayiolo sababu sapuk naret iyiok enaa ilairemok , naa iyiolo lelo mutaroni naa keshum engare tenkata naado naa iyiolo ina are naa kidim atereto edaa ai tengata naishakino.

Yiolo enaiko paitobiraa ele reyiet lai latumie enkare, na pamaitoki anang'aa entakataka pooki atua oreyiet. Amu ore nena takataka, na kepuo ainyal inaare, enaare nabo na ninye duo aitumia apik olchamba lai. Mishaakino si naitoki alo aitumia elereyiet aitukushore, amu yiolo ake paitukushore naing'ua inaare osabuni. Na yiolo ilosabuni, kinyal inaare metaa tenaitoki alotu aya inaare alo apik olchamba lai, na kepej. Neeku meifaa penang'akini takataka ashu pepoi aitukushore ilo reyiet la ninye atumie enkare.

Iyiolo enkoitoi ai edukuya natumie oshi enkare naa iyolo oshi tenaiteru airemisho naa ene nchan angasa aitegemea. Iyiolo ake pee eishunye enoshi season enchan, yiolo eniare naa enoshi naa to reyiet ayietu enkare aitumia emashini.

Yiolo enkoitoi e dukuya nadol ajo eisula endaa ai tiatua olchamba. Naa tenatum faida entoki apa natuuno enaa for example nkuashen tenaun irkuniyiani tomon nalotu kenya atum irkuniani mia naa enkoitoi ina naitayiolo ajo etoishie endaa ai tiatua olchamba.

Yiolo enkoitoi sidai nidiim anotie mpoosho sidain naa teniunie olpanga, amu yiolo olpanga naa meya nafasi sapuk tiatua olchamba. Ore enkoitoi iare niunie enoshikata yiolo mpoosho nemeyieu enkare sapuk. neeku teniunie mpoosho enkata enchan nemebulu nemeisho mpoosho esidai enaa enianyita.

tenitodolu oling'ang'e ajo ketii enchan sapuk, naa kelimu ajo keetae idaikin naa enchan sauk anaa ilpaek, naa ore pee idol ajo, mme sapuk enchan niun immpooshok, amu meyieu impoosho enchan sapuk, naa nejia sii etiu inkwashen, keyieu inkwashen enkare sapuk eton aa enabulunye, neeku ina oshi naitodolunye, oling'ang'e loitodolu ajo kaa daa eyieu neuni.

Yiolo enkariyiano naifaa peesujari naa aa namna gani eitobirari ena aare, naa teneiteng`eni iltung`anak enaifaa pee eas tenitumia enaduo are. Amu tenaa keichafu enkare naa kifaa pee iteng`eni iltung`anak ajo kulo kiek eyieuni pe eitobiri ena are. Peyie itumutumu aitumia tenkoitoi naje.

Eetae imbaa kumok naiteki nanu ajo ninche nayautua metaa meetai endaa tolchamba. Naa iyiolo ene dukuya naa, meekure eeta iltung`anak enkare nai tosha aa iyiolo enapa eibelekenye oshi taata esiai oloing`ang`e. Metaa miyiolo ajo kaa saa esha kakwa apaitin imesha niaku ina embae ene dukuya. Ore eniare naa edung`oto oo ilkiek ore tenedung`i irkiek meitokini aatum ena shan. Naa enasha oshi naret irkulie tung`anak pee etum atuun ilchambai lenye. Yiolo ene uni naa eyetuo oshi taata imoyiaritin aa ninche naagira aanya kuna daiki nemeyiolo kulo airemok ajo kaa shida ena ashu, kakwa kiek eitumiai pee etumi ai tibu ena daa natii atua olchamba.

Yiolo nanu ara enkairemoni irpaek oshi nanu aun tenebo o empoosho. Amu ore enkop naing`ua meunoi nkuashen tenkaraki aah amu semi arid ewueji naing`uaa nanu, niaku eitu aikata aun nkuashen.

Yiolo hasara sapuk nanoto nanu tiatua olchamba lai naa endaa ai neitu eisho. Naa yiolo sababu enye naa enchan sapuk eitu etum. Eitu etum enchan enaa oshi enashiakino pee etum, naa yiolo ninye imbaa naagira ayau kuna naa ena dung`oto oo irkiek. Nataa kedung`itoI iltung`anak ilkiek niaku mikintoki naa aatum enchan enaa enaishiakino. Naa yiolo naa enaikoni pee iboori ena naa pee iteng`eni iltung`anak ajo yiolo ake pee edung`i kulo kiek nemeitokini aatum enchan naisaidia ena daa enye pee ebulu.

Iyiolo entumoto oo irnyanya nemegol amu iyiolo oshi irnyanya nemeyieu ninche enkare sapuk. Idim ake ashomo niirem olchamba lino tenkalo oreyiet. kake yiolo naa embae sidai nai naa tenitum imashinini sidai, naa ekiret ailepunyie ena are kutoka oreyiet mpaka olchamba lino.

Yiolo embae nikitodol ajo keisidai endaa ino tenkata inkesishie, naa tenidol ajo inoto ilainyiang`ak kumok amu tenedol ajo inoto ilainyiang`ak kumok amu ore oshi olainyia`ani na keng`as adol ajo kainyioo iyata, naa kaji etiu. Niaku ina naaji embae ai nadolita ajo todolu ajo keisidai endaa ino.

Yiolo empolea sidai naidim naaji nanu i prefer naa kuna modiok oo nkishu, kuna waste oo nkinejik o ntare, tenebo sii kuna kiik oo lukunguni. Amu meeta oshi ninche irkeek yeyote enaa, sidai ake.

Yiolo embae naidim aitanyamala irpaek tiatua emurua natii nanu. Naa tenelo oltung`ani ainyiang`u enmpukunoto oo irpaek naifaa pee euni tenkop oshi nasha oleng. Teneidim ilo tung`ani ashomo ayau ina pukunoto oo irpaek alotu aun tena kop oshi natii nanu nemesha oleng, naa keeku naake hasara eshomo. Ata sii yiolo ena naji mpoosho keetae oshi empukunoto oo mpoosho nairemi tenkop natii, amu yiolo duake mpoosho generally nemeyieu oshi ninche enchan sapuk

Yiolo faida naa isidai naidim oltung`ani anoto teneunie impuka naa yiolo oshi mpuka nemeeta ninche kuna pukunot naa paasha oo ilkiek yiolo ninche mpuka naa keeta ake ninche keisidain ake ninche naturally.